Ore entoki nagira aasa naa ore entoki nadolta naa etii iltung'anak okuni, naa kegira aing'or ebuku ashu esimu, neeku kajo ore entoki nagira aimaki naa kuna siaitin ake e online ashu siaitin esirkali, enaikoni teneyiolouni enikoni tenigeri irbanot petum isiaitin naisaidia, ashu intokiting pookin naidim ataas petumoki anoto iropiyiani, anaa enkigeroto orbanot tekuna siaitin e online, intokiting naijo nena kajo ninche egirai ai ongelelea amu egira aisum ebuku na kajo enaitasheki oshi sidan neku tenetum oltung'ani accident, na kidim ataret.

Ore entoki nagira aasa tene naa etii ilamirak loo inkiri naa kajo ore iltungana, ore enagira aasa naa iltunganak egirai aamiraki inkiri anaa enajo naa pejo ashu teneyeu oltungani neikarankakini naaku ore ntokitin naidolu ajo etaa naa ebusher ashu eweji namirieki enkiri, eweji naa ninye, ore peeyeu oltungani inkiri naapejo nelo ainyang'u netii sii oltungani oibung'ita inkararai kajo eilata, netii iloibung'ita isaani, neaku ore entoki nagira aasa tene netii loonyata enkiri neaku ore entoki najo naa kegira aapej inkiri peemir, neaku ore entoki natii aientelea naa mbiashara easita oltungani eweji netumie iropiyiani, naa eweji neisho ninye iropiyiani, neaku ina peegira aas ena siai, neaku ina nanu paajo ina nagira aasa tene ,neti sii lainyang'ak amu ketii loogira aaponu ainyang'u ,neti loidip ainyang'u loonyeta, neaku kajo mbiashara enye easita oltungani enkiri, naaku ore ebiashara nidolita etii ineweji naa mbiashara neaku keilio ajo ketii inkishu enakop, netii intare, naa niche eiyieng'i aamir.

Ore ena siai naa ,ore esiai nadolita tene naa esiai e online netii enkiremore ajo ore esiai e online arashu enkiremore e laputop ashu kuna simui sapukin nemesapuk te nkopang tengaraki ekumok iltungana leitu eisuma ashu leitu eiteng'eni eneifaa teneikunaa nena siatin e online neaku ore entoki najo naa mesapuk oleng naa keifaa peisumie iltunganak, yaani ilelero ena siai peeyiolou eneiko teneyaas amu keishorita iltungana kumok iropiyiani, neaku ore oltungani lemeeta esiai nemeitoki anyamalu atum iropiyiani amuu ikilak nena siatin enaa nena e Online neaku kajo ake nanu mesapuk, megira aitobirari. Megira aitobirari ena esiai oleng te nkopang tengaraki meeta iltunganak kumok ing'eno sii ashu intokitin pookin ing'eno ashu esiai ,eitu eiteng'eni duo metayolo eneiko teneyaas nekau kajo ake nanu peyie eing'oruni ilelero pee eisumie metaasa kuna siaitin amu eretisho oleng iltungana lemeeta siatin ashu leton eitu etum siatin, ata leton etii sukuul naa keretu sii menoto iropiyiani.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa isiaitin eboo, oonkwapi eboo ashu kadol ajo ore entoki naitodolu naa oltung'ani olakitae too nkwapi e boo olakitae ena aitumia dollars ashu nkulie ropiyiani nemee ine Kenya ashu iropiyiani naaji ine foreign. Neeku ore PayPal naa app sidai amu ore piata iltung'anak otii boo e Kenya nekintumiai alakie ashu tenias e siai nitum te, nitumoki atang'amu iropiyiani eimu ena app naji PayPal amu ninye esidai tooropiyiani. Ore sii enkae toki nemifaa piibol itii public wifis amu elelek eyau tenkaraki kedol oltung'ani intokiting inono nekiindim atupurro. Neeku ore entoki sidai naa piirrip account ino metaa mepurrori iropiyiani inono naagira aajing'u teina account. Neeku ina nanu ajo

Ore enaiko tenalimu ena naa kajo ore ena naa esiatin e online naa netipika apa orais lang Uhuru Kenyatta peetumoki iltungana kumok aigero ate ashu pemeitoki iltungana kumok aitanyamalita aatum siatin opisini, neaku keidim ake oltungani ataasa esiai etii atua aji naa inakata epungusa ashu eitadoiyo ilkijanani lemeigero nemeitoki ilkumok aapo aol inaishi ashu metum stress, neaku entoki sidai, entoki oree etipatisho enye naa eigero iltungana kumok neaku egira iltungana aadamakuno iropiyiani te eimuenq siai aadigitol, ore ilkijanani kumok neigero ate etum iropiyiani tene amuu eeta oshi iltungana kumok ajo maata esiai, maata esiai naaku maidim ateretu ormarei, neidim netum inkera naang'arie kina ashu nenyena ,neaku ore enajo ena naaku enetipat oleng tengaraki eretu iltunganak kumok oleng menoto iropiyiani to inkoitoi naishaa ashu pemeitoki iltunganak aaku airanyamatu teboo ashu alaua iropiyiani naisumie inkera ashu.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa enkiremore. Ore enkiromore onesapuk te nkopang o te Kajiado west kake etii iltungana ounisho naa entoki sidai oleng amuu keretu oltungani menoto endaa nanya ,naaa meitoki aitanyamalio naa tenetum, teneikesu endaa sapuk naa keidim ashomo atimira ,nemiraki ilkulie tunganak netum iropiyiani naidim ainyang'unye inkulie tokitin, metejo seeds nalotu aremoki, nelotu apikmetaa sidai, neitoki ashukoki olshamba nepik pooki toki, neaku ore entoki nalotu indamunot ainei nee enkiremore aa entoki sidai oleng, naa entoki naifaa peibung'i te losho le Kenya aisulaki te Kajiaado West kake ore sii to inkulie wejitin nemeeidimayu teneesi neja amu tengaraki elameiyu ashu intokitin naijo meetae enkare, meatae enkare nebukokini ashu meetae empolea sidai anaa telameiyu nemee naa keaku metii intokitin aang", naaku meeta netumieki empolea, kepoi ainyang'u netii iltungana lemebaki ainyang'u neaku ore entoki nalotu indamunot ainei naa enkiremore eisulaki irpaek.

Ore entoki nagira aasa tene naa egirae aaya irkeek, aanap te mukokoteni ashuu te ngarri osikiria naa kitodolu ajo elelek aa biashara oltung'ani egira alo amirr lelo keek, ashuu elelek as kelakuwa ewueji neitaunyeki irkeek te nkop enye neeku kehomo aitayu peeya ang nelelek sii as biashara amuu keesita iltung'ana biaashara oleng tenakop mbiasharani, naapasha, neeku kegira aitodolu ajo irkeek ake ninye egirai aaya naakajo kelakuwa eneyeita naa kelakuwa tenenap too nkoriong'i, elelek aa ang' eeyeita nelelek aabiashara kake kitodolu ake ninye ajo egirai aaya irkeek iwuejitin neelakua.

Ore etoki nalotu ndamunot tenadol ena naa, ekinyangare. Ore etoki naigero tena naa, intokitin naitumiae tiatua aji enaa indaiki . Neaku ore etoki nalotu ndamunot ainei naa, lasima pee iyata iropiyani lasima sii pee iyata intokitin todamunot naifaa pee inyangu, pee ore pee ilo ainyangisho nemelo sii, nimitoki alo aitashetashe adamu etoki niyieu. Neaku iger ake poki toki te buku metaa ore pee ibaya dukuya tenibaya olduka, naa ilo ake ajo iyieu etoki naje iyieu enaje pee mitoki aponaa intokitin kumok ashu, pee miyau intokitin kutik atua aji te nkaraki itu duo i prepare ashu, iyiolou ajo kainyioo nikiwa olduka ashu, kainyioo iloito ainyiangu. Neaku ore etoki nalotu indamunot ainei naa, ore eton itu Ilo ainyangisho naa, noto ropiyani, niger sii intokitin pooki niyieu nilo ainyiangu amu inakata, itumoki ashomo nimitoki alo ai confuse kewon te boo niyau tokitin kumok ashu, kutik alangu kulie naifaa duo niyau. Nikirikino kulie netii sii intokitin important nikirikino neaku, meeta etoki nitaas nena niyawua . Neaku ore etoki ina nalotu indamunot ainei ajo eh.

Ore enkare naa entoki etipat oleng tepoki tungani meake , mee temurua anga ake kake ore tipatisho enkare temurua ang , naa kisaidia iltunganak kisaidia sii iltunganak menoto entoki naok inkishu, intare , nisaidia sii menoto iltunganak enkare naitukore wenaok wenayierishore amu ore meetae enkare neaku mitukuo iltunganak , entoki toronok ina , lasima pitukuo oltungani amu inakata ening esidai , nemeton sii oltungani itu eok enkare amu ore tenemeok oltungani enkare naa keaku mihealthty ashu meata biotisho sidai . Ore enkae toki euni naa enkisujata onkilani .Neetae sii ilchambae , ore ilchambai lobukokini nkariak sapuk .

ore itokitin naadolta tene naa KCB bank ore ena naa keji naa ore ntokitin nagira ajo naa kegira ajo eningo ,tenitayu teniyieu nintau iropiyiani teine negira aitodolu ajo ore entoki edukuya naa click on upload files click on earth to live select files click on upload click on the section batons click on upload file neeku ore entoki kegira aliki iltung'anak eniko tenitumiaya central banks neeku ina nagira aasa teneweji.

Ore piiyeu enkipande naa peitodolu ajo ira oinoti arashu ira obo le Kenya naa inakata kinchori tobiko te Kenya ashu taa ore piikimbung'i nikisiokini aalaku tengaraki enkipande naitodolu ajo iro olekenya, neitodolu nayiolouni metayoloti ajo kaa lengo pitii ashu kaji inguaa, oree ntoki engae toki naa ekincho sii toosho kura tegelu olarikoni liyeu, inakata naa tenimieta enkipande, nimindim atoosho kura ashu ategwlu ilarikok naa ore engelunoto oolarikok naa entoki etipat oleng, igelu ilarikoni liyeu liyolo ajo ikirik aitobiraki. Ore sii enkae toki piyeu enkipande arashu passport naa teniyeu nilo likae osho naa keyeu nieta enkipande ekenya ashu enkipande enkop nitii piitumoki anoto etiket nilotie inakop naa inakata itumoki aibuuko, ore sii enkae toki nindim atobolie ecitizen nindim anoto KRA PIN tengaraki enkipande ekenya qmu inakata eitodolu ajo obo le Kenya naa ekisaidia sii too ntokitin kumok amu tenilo enkae weji pee iimin.

Ore etoki nagira aasa tene naa inkera natii sukuul, naa egira sii aisumare esimu ashu laptop ashu touch screen ah etoki taata nambo naa lasima pee eetae toosukuulini e CBC naa, etoki etipat oleng amu egira aitubulu nkera te nkoitoi sidai ah kebulu eyiolo ataas kuna siaitin esimu. Neyiolo aitumia isimui metaa ore pee etum esiai naas te simu nisaidia oleng amu, etayiolito eton ah kutiti nesioki aibunga. Ah etoki sidai naitobira sirkali ina amu, eisaidia menotito enkisuma sidai, ah ore pees kisumi ake kulie tokitin nisumi sii tokitin esimu, neaku kebulu ake eyiolo aitobiraki neyiolo aatas kuna siaitin naa, ninche oshi taata isapukin nagira aisho irbanot iropiyani sidan naa, etoki sidai ina natipika sirkali atua enkisuma.

Wore ena nalio, naa kajo wore entoki nakira aasa naa iltung'anak ishoritae musaada. Ketii oshi enkata naponunui aisho iltung'anak musaada, iltung'anak limidimu wate, ashu iltung'anak lemeeta, enaa entomonok nemeeta irpayiani ashu inkera nemeeta intoiuo. Neponunui aisho endaa, indaikin naapaasha aa keidimi naai nishori eilata nayierishoreki, enkurma enganu ashu enkurma orgali, irmusheleni, sukari. Wore enaa enalio tenapisha, naa kajo serkali naakira aishooyo musaada, aaretu iltung'anak limiidim ainyiang'u indaikin ashu limiidim ate. Limiidim sii aatudumu ilmareita, neeku wore ena enakira pisha aitodolu, naa kajo keina msaada ekirai aisho iltunganak loipotoki.

Ore tenadol ena siai naa, ore etoki nadamu naa, ekitayunoto oo ropiyani ashu apik iropiyani esimu ashu aitayu te simu naa teneyieu sii niriwaki olikae tung'ani olakua niya ina agent nikipikakini niriwaakini ilo tung'ani. Neaku ore etoki naitodolu ena naa itelelia safaricom eh siai ekitumiata empesa eyau agents karibu netaana tine wueji pee itae pee mitoki iltunganak aitanyamalu oleng egira areu iropiyani ashu, eyieu nepik iropiyani esimu neyieu nerueu. Neaku ina nalotu elukunya ai tene ina nanu adamu ah ekitayunoto oo ropiyani ashu, epikata oo ropiyani tesimu ashu, areu too kulie wuejitin naa etaala si iltunganak kumok amu ore logira asisho tine wueji nelaki kila mwisho olapa netum sininche iropiyani tine wueji.